Mos kuom chungi eyo. Amosi ni ber, iluonga ni Emmaculate Atieno. Amanyo yoo madhi e skul mantiere machiegni kae. Be inyalo kona yorno manyalo chopae.

Mokuongo aketo wang' mar buonjo. Bang'e akulo wiya matin, mano nyiso luoro ma an go kuome. Anyalo mose ni oyawore, ka en gokinyí kata iriyo maber ka en godiechieng', kata oimore ka en godhiambo. Bang'e anyalo penje ni odhi nade mon do ang'e chal mare kata konyalo dwaro kony moro amora. Anyalo mose gi lweta kochiwo lwete mokuongo.

An kod yie ni dhi epim ka miyo kayach kata kosekonyore ber e osiptal nikech mae konyo ng'eyo chal mar ng'ama miyo kod nyathi kabende gintiere maber. Kendo onyalo konyo laktar ng'eyo kanitie midhiero moro amora kuom nyathi kata ng'ama miyo. Mae konyo chiwo chanjo kendo giyudo puonj ewi kaka onego ng'ama miyo ochiem, kaka onego odhodh nyathi, kaka onego orit nyathi kendo kaka onego oritre. Kendo yore mage ma onyalo timo mondo kik onyuol apoya nono.

Jotich mag thieth nyalo limo ng'ama miyo mondo gi ng'i ngimane kaka dhi bang' konyore kod ngima nyathi monyuolo. Ginyalo chiwo support ne miyo madhodho kaka puonjogi yore mag dhoth makare, kendo ginyalo jiwo jomamine dhodho nyithindo kuom dweche auchiel, kapok omigi chiemo. Gipuonjo joma mine yore mag komo nyuol makare, kaka onego bed ni gichiemo, kaka onego bed ni miyo yueyo i nyathi, kaka miyo nyalo ng'eyo ka nyathi tuo, kod kaka kod kaka onego bed ni giritore. Ginyalo tero chanjo mar nyithindo e dhoot ka dhoot mondo nyithindo tee oyud chanjo mageng'o tuoche mag thir gi magi.

Migawo mar thieth osekawo okang' maber mar neno ni nyithindo ochanji e yo makare. Mae luwore kod chenro makare ma giketo kaka, puonjo jo thieth yor mag chanjo nyithindo maber. Kano yath e okang' maber mondo kik gikethre. Kano ranyisi mag chanjo e mbui ka giparo ne jonyuol mondo oter nyithindo e chanjo. Riwruok gi migepe mamoko kaka WHO makelo kony e yo mar kelo yedhe. Tero chanjo moko e skunde. Puonjo ji e gwenge ber mar chanjo mitimo e mbui, skunde, kod jotelo mag gwenge.

Ne atero nyathi e chanjo mogik tarik apar kod aboro dwe mar adek higa mokalo. Chenro mar chanjo nodhi makare kaluwore ni osiptal mane odhiye nigi jothieth molony. Mano emomiyo nomiya yedhe mamoko makonyo nyathi e gengo tuoche made bi gi chanjo kaka: del mabedo maliet kata yueyo matek. Mano nokonya kendo nyathi nobedo makare bang'e.

Anyalo konyo ng'at ma ni gi two mar kansa e yore machalo kama: Siro gi e weche mad chuny kaka bedo machiegni kode, winjo pache ma ok ang'ado bura kod jipo. Mar ariyo, anyalo konyo gi e tije kaka tedo, timo ler kod kow gi osiptal ka gidhie thieh kata ka gidhi omo yedhe. Mar adek, anyalo jiwogi e ber mar chiemo makare ka achiel kod yueyo mang'eny. Mar ang'wen, anyalo konyo gi e manyo jo hocho kod manyo kaka ginyalo yudo omenda mag thieth.

Anyalo puonjo ng'ato kaka onyalo chiwo thieth e yore machalo kama; anyalo jiwogi ni kik giket pachgi te e thiedho ng'ato, to ginyalo konyo e siro chuny jotuo kata miyogi jipo mahoyogi. Anyalo kono gi ni ginyalo chiwo puonj ne jotuo e yore mag tiyo gi yath, chiemo kata kaka onego bed ni gidag makare. Anyalo puonjogi mondo girit ler kaka luoko lwedo, rwako lewni mag ohinga sama githietho. Anyalo puonjogi ni giriwre gi johocho, jomolony e yore mag chiemo, mae konyo chiwo thieth ma nyangafu. Anyalo puonjogi ni githiedh jotuo ka gimiyogi luor kendo giwinjogi maok ging'ado bura negi.

Anyalo lero ne jang'iewo yo miduoko godo omenda e yo ong'we yamo ne e yo machalo kama. Kane ooro pesa e namba marach to onyalo oro ote ne jo Safaricom e namba ang'wen abich aouchiel mondo gidwokne mapiyo piyo. To ka ooro e Pay Bill, Pochi la Biashara kata Till Number to nyaka ogoch ne jokony mag migepe go e Safaricom mondo okonye e dwoko omenda mapiyopiyo ka pok olal.

Anyalo wachone kama. Mos kuom bedo ni ioro pesa e namba marach. Akwaye ni tem anena matek gocho ne jo Safaricom ka ne itiyo gi lain gi kioro pesa kata jo Airtel kane itiyo gi lain gi mondo ilernegi wach pesa mioro e namba marach gi namba ma ioroe mondo gikonyi ka ginyalo duoko.

mos kuom bedo ka ionge gi ng'eyo mar loro akaunt mari kendo e yo mar yudo pesani mae e chenro minyalo luwo, gol pesa mantie e akaunt no kata ior e namba ni moro, bang'e ka in gi loan mane ikawo kaluwore gi akaunt no to chul te, inyalo gocho ne jokony mag akaunt ni kata limo gi e office gi ki tingo kalatas moting'o akaunt no gi ID manyiso ni en in, Kwagi ni gilor akaunt no kendo gi or ni ote ka gisetimo kamano, inyalo ng'iyo ane akaunt no ka oselor bang odiochienge moko ka osekalo, apoyi kuom manyo ler wach koa kuoma ,inyalo gochona mondo ikona kaka weche otimore, bed gi odiochieng makare

Ber, nyinga en Emmaculate Atieno. Ageno ni idhi maber. Ne aoro omenda mor e namba ni ma ok owinjore. Akwayi mondo idwok nago kata iorna e namba na. Ne aoro siling mia abich gokiny sa adek e namba ni. Abiro goyo erokamano kuom duoko omenda no gi adiara mari. Nyasaye irit nai.

Apuoyi kuom yiero bengiwa mar kawo hola. Wan gi yore ariyo mag hola. Mokuongo, en hola motegno, gi dho ngere en secured loan. Mae hola ma ichiwo gimoro marom gi hola ma ikawo. Ichule bang' kinde ma wayango. To ka otami chulo, to wakawo. Mar ariyo en hola maonge geno, gidho ngere unsecured loan. Mae hola makikawo to ichulo ekinde ma wayango. Ka otamore timore kamano, to iluwo kodi chik.